ore pee eyieu niriwa mpisai tee equitel kishakini niata oltung'ani kwanza olaini lee equitel ashu eyata account tiatua benki nikijorii olaini lee equitel neetae entoki naijio mpesa nipik neeku teniyieu nintau mpesai nilo ewueji najii withdraw ashu edim sii ashomo aidiposita nilo ake esimu eno olaini lee equitel nipik mpisai nipik pin eno ee Siri aas nepuonu mpisai enono mpesa ashu tenaa cash nitum naa cash

Ore entoki nabo nainining, kainining taarifa. keetae oshi taarifa too saai kila baada esaa naa keetae taarifa kulingana na o duo channel nitii nitijing'a arashu, te TV naa ore pinining taarifa niyiolou ajo kainyio nagira aasa te sirkali kishoru maendeleo naagira aasa aaishiyo te nkop ang arashu tonkulie kwapi arashu te dunia musima. ore enkae wueji naa ketii nkulie application naaijo Facebook naa indim atijing'a nidol ajo kainyio nagira aasa amu kepiki oshi nkuti vidioi, naa indim atijing'a naagira aasa te nkop ore sii naa keetae kulie naaijo tweeter arashu X naa ore tenilo ine wueji nitum oltung'ani liyiolo ajo kishooyo oshi taarifa anaa mark masaai nilo ainining kuusu mbaa esirkali, ang arashu ene nkop musima.

Ore ena siai najii eunoto orkeek naa kisidai oleng ore ninye tenkop kishakino enaa irmaasai kishakino pee kiun irkeek tenkop yaani vile tu natipikaki apa enkop Ang ore oshi entoki nabo naas irkeek naa keas entoki naaji hewa safi neeku ore ena hewa nikiya apik eseseni lang naa irkeek loidimu aishoo iyiok hewa safi ore enkae toki naas naa keas ntoki naaji wind breaking ore entoki nasimamisha wind breaking tee kingereza naa entoki naa kibooyo osiwuo ore too nkwapii ang ekiata osiwuo naa ore tenikiun irkeek nebulu irkeek neeku meetae osiwuo sapuk tiatua enkop Ang neeku kizuia irkeek ore enkae toki naa keyawu enchan ore tee tekinolojia naa kitodolu Ajo ore irkeek naa keyawu enchan oleng naa ore enkop Ang amu ketii olamei oleng kishakino nikiun irkeek kumok amu keyau naa enchan naa kisaidia iyiok enchan amuu keeku mikiata olameyu

Ore oshi nkampunini kumok too nkolong'i duo oo mashoi matejo tenaa keetae ee madaraka day nirriwaki iltung'ana arashu irkastumani lenyena irmeseji enkolong sidai ashuu enchai. Ore ena toki naa kisaidia nkampunini amuu matejo tenaa korbenki le equity ashuu le Absa naa kitodol ajo mee mpisai inono ake enyorrie ntae kake kitodolu ajo ketii tenebo ntae igirara aisherekea enkolong enchipai arashu aaisherekea madaraka day. neeku keyieu neitodolu ajo, ekiaata naboisho ontae metaa ime mpisai inono ake kigira aajoki ntae piinchosho yiook kake kigira aajoki ntae entalak ena sile kake ekiboita ata too nkolong'i enchipai neeku kirriwaki iyiook nena messages ashuu nena aa keya ninye newosh isimui. Neeku kisidai oleng oshi ina.

Ore oshi irkeek lee condradactive naa kisidai oshi oleng hasua Tena kop ang amu keeta oshi entoki najii kifaa arashu irmareita lelo keek lee condradactive kake kisaidia oleng amu tening'or enkera nikiata tiatua enkop naa kikumok oleng naa ore iltung'ana meeta mpisai nidol Ajo eitu eitabaya Kuna toyiwuo enkera enye ewueji naishakino ashu eitu ebaiki alaak matejo sukuul fees arashu aishoo endaa naishakino ashu wueji ninye nirag neeku ore kulo keek kisaidia oshi tiatua familia ashu tiatua irmareita pee eiboyoo duo arashu ore pee eyiolou kitabaikiata tanakata enewueji tee maisha ang naa eniyieu enkarai nabo ore taisere mikiyieu kake tenikiyoni irkulie arin ong'uan naa ekidim anoto enkae kerai neeku kisaidia oshi oleng amu tiatua mipangoni ormareita

Ore igira oltung'ani amirr imasaa ilchamba lino ashuu bulunot ilchamba lino naa ketii nyamalitin kumok oleng. Ore entoki nabo naa meyie ake naata inatoki nabo. Ore ina naa keji competition te kingeresa amuu itum ajo ore ena toki nigira amirr anaa matejo karat nitum ajo ime iyie ake naata karot, neeku kegolu naa ina amuu ore oltung'ani like nemirita ninye bei nalelek kuliko bei ino, niyiolo naa iyie ajo kainyio iimayie piintubulu ashuu kakua pisai ntumia piintubulu kuna karot inono kake ore naa piilotu sokoni, nitum olikae tung'ani ogira amirr kuna karot te bei nalelek. Neeku ishaakino naa pibaya bei enye piitum naa iltung'ana ooinyang'u amu tenigolu naa iyie nimitum naa customer oinyang'u nena karot inono neeku enyamali ina nabo naitanyamal oltung'ani ogira alo amirisho to sokoni.

Ee kelelek tanakata piitum enkardasi nikindipaka irpolisi amuu, keetae iwuejitin naa keji anaa ecitizen naa tiniyieu entoki matejo naji crb clearance naa entoki oo irpolisi ake sii ninye ashuu neeta ake sii ninye enisaidia mbaa esirkali, anaa Kenya ang e Kenya, ilo ake ine wueji nipik duoo details inono piias entoki naji login nijing ore piipik details inono naa ID number niaas naa entoki naji application piitum naa nkardasini neiyieu nitum, tenaa keetae mpisai nilak, nilak ake te mpesa tiaatua esimu ino asi piitum naa nena ardasini.

Ore entoki nabo nikishaakino peekinapie kule, piidol duo ajo kesidain ompaka nebaya ewueji napuo aamirie naa keishaakino paa ore ewueji nipik ile tanaa kee lita, tanaa kee arashu emoti sapuk ,keishaakino naa kesafi inalita aisul, metaa ore kule nitanapie ng'ole metii ina lita ino amu tanaa ketii elita ino naa kepo aaku, kepo ainyal nena ile, nepo kule ainyala kabla peebaya eweji neishaakino, peebaya. Naaku ore entoki edukuya naa keishaakino paa kesafi elita ino oleng. Ore enkae toki naa keishaakino piipik ile inonok ewueji natii enkolong amuu tenipik atua ewueji natii enkolong naa kepuo aaku kule naoto. Ore naa tenimiete eweji naji freezer arashu fridge naa ishaakino piipik ewueji nemeirewua anaa ewueji nairobi peebik nena ile esaa naishaakino.

Ore neishakino petum eh emurua eeh ewueji neiko peitai sukuluni naa keyou naa ore kuna kera oshi naisumate arashu nashomoita sukuul nepuo naa ayiolou kuna baa osimui arashu ne internet oleng' nakeishakino peibung'i nena kera nepuonu amu ore naa te tiatua emurua melelek petumi nena pisai naiteruni duo atobol sukul kake ore naa enabaye nakeishakino peeyiolou kila mtu. Neaku ore kuna kera naisumate nepuo sukuluni neyiolou mbaa e internet. Keyou nakeibung'i neaku kiteng'en ninche emurua. Matejo ore tiatua enkolong' nabo tenaake jumap tatu, juma jumapili ore baada ya ibada nepiki iltung'anak ewueji nabo tenaake iltung'anak tomon netoni neiteng'en vile naishakino peasi kuna baa.

Ore iroruat niya piiyiolou ajo kisidai endaa ninyang'ua arashuu kerropil naa ing'as aing'uraa entoki naigero ajo keji expary date .Ore oshi kila endaa enaa emukate naa keeta oshi entoki naa kigero manufacturing date yani enkolong naitobiraki arashu nateyiaraki we nkolong nainyala naa kigero tiaatua nkardasini pookin enena tokitin nikinyang'u. Neeku ore entoki edukuya naaishaakino ning'uraa ajo kisidai ena daa kabula piinyiang'u naaing'uraa ajo kanu apa itobiraki ashuu kanu inyala. naa tenainyala too nkolong'i uni neiyieu iyie ninya te wiki naing'waa naa amuu kishaakino ninyang'u entoki niyiolo ajo inya too nkolong'i uni arashu inya te wiki. Neeku entoki edukuya naa keishaakino neyiolou oltung'ani piyiolou ajo kisidai endaa nigira alo ainyang'u.

Ore oshi osindano le polio naa entoki oshi naaji vaccine naa kisaidai ena amu kizuia pee metum enkera ena moyian naaji polio naa ore ena moyian najii polio naa kitorrono oshi oleng amu misurvive keyioloi Ajo ore pee etum enayian naa esioki aye neeku kishakino paa ore enkera pookin temurua ore eitu ebaya enkerai larin oo baya emiet naa enoto elo sindano lepolio ashu ore eitu ebulu metaa eitu etum elarin loora emiet kishakino paa ore enkara pookin nenotito pookin ena ile sindano amu kisaidia tiatua emurua nisaidia osesen loo oltung'ani ebulu enkerai arashu too oltung'ani

Ore olameyu na kitorronok oleng amuu kibelekeny bei oo ndaiki tiatua sokoni oleng oleng. ore naa amu kiaata, ore onkolong naatii olameyu naa meeta endaa nemeetae mpisai neeku ore te sokoni ore oltung'ani oota endaa matejo endaa sidai nidol ajo ore ele tung'ani ing'ang'ana oleng metaa keeta endaa naaidim atimira, naa kemirr too mpisai kumok amuu ore ninye kwasa naa meeta entoki naaji competition .ebaiki naa ltung'anak waare loogira aamirr ina daa, naa ore naa amuu ketii olameyu, neeku meeta iltung'ana endaa too lchambai neeku inadaa nagira ilo tung'ani amirr egirae aaitegemeya. Neeku ore te nkolong olameyu, kilep intokitin oleng amu meetae naa ina daa metaa ina nabo ake nagira ilo amirr ashuu lelo aamirr natii osokoni. Neeku kegolu endaa oleng te nkata olameyu. Kake ore te nkata natii olari naa keleleku endaa amuu ketii naa endaa pooki wueji arashuu kisapuk endaa.

Ore egirae amir enkop naa keeta iltunganak engolokinoto kumok amu ore kwanza bei ilotu oltungani nidol ajo keetae shida ebei oleng amu tenaa oltungani obo logira amir nidol ajo kegira ele amir tebei nalelek amu ebaiki neitu eya nkera enyenak sukuul negira nkera enyenak aaa aapuo apuoyo tesumash ashu ninye itu ishopo, neeku kemir ninye ilo tungani olchamba lenye tebei nalelek amu meeta taa ninye entoki , enkae toki nagira aitegemea netum naa ajo kemir tebei nalelek kake ketii olikae tungani lotii next ashu lotii kando ilo shamba nemir ninye tebei nagol amu keeta naa ninye ntokitin pookin nemeeta eletungani neeku meeta haraka pemir ele shamba lenye nidol naa ajo ore oltungani tiningira alotu ainyangu ningasia ajo kanyioo pemir ele tenabei nimir iyie tebei nagol , niaku ore kuna ningunotot

Ore ilaramatak ashu iltunganak loota ntokitin naamirisho, kisidai sirkali tiatua e-commerce pee eisho ntokitin enye VIPI.yaani keeta entoki naa kibungie iltunganak loomir oltunganak loogira ainyiangu arshu customers. tiatua e-commerce .naa keetae oshi Kuna tokitin naaji, ana ketiu anna inchamaina arashu. ntumoritin naa ketii customers netii iltunganak lolmiriahi neeku isaidia Ina, tiatua ena siai eremore. amu idim aa ore entoki nigira iyie arem nemeyieuni temurua inyi. ashu miyiolo ajo kainyioo. kengae nayieu. kake tenilo Kuna tumoritin. naa ilo atumore customer ashu oltungani, Lolo ainyiangu, nitoki naa sii ninye aas entoki naji importation arashu aya exportation aya nkuapi eboo.

Yes ee kaata nanu account tiatua ecitizen, naa ore ngolikinot nikingira aaimaa tiaatua ecitizen naa keya oshi naa ore teniyaku ore naa amuu keetae enatoki naintrodusaki tiatua Kenya naa ore ntokitin esirkali naa ekilak tena toki naji ecitizen. Naa ore ngolikinot nikimaa naa keya nigira alo aya entoki te ecitizen, naa ishaakino pee ilak impisai naa ore piilo alak nena pisai neitodolu naa aajo negira ina system aasisho, arashu keeta entoki naaji system dragging naa ketii esaa nikijokini meesisho enatoki, neeku miindim atalaa, nebaiki naa ore entoki nigira alaaya te ecitizen nebaiki naa inasaa, ebaiki naa keeta eniyieu nilo ebaiki niloito nkuapi eboo iyieu nilo, naa ecitizen naaji iyieu teina saa naa tenilo nidol ajo negira ina system aasisho naa kiaaku nkulie baa tenana duo nimigira aitarajia.

Ime ninye alabarnani obo eenikino irkastumani, keeta ninye iltung'ana oopuo ewueji neepuo aashetie irpapit nabo tiatua nkolong'i enye pooki naa keya iltung'ana lenyena pookin ine wueji. naa keenikino amuu ore ele tung'ani ogira abarnisho, itum ajo ore ewueji nagira abarnie iltung'ana naa ewueji safi oleng, naa ewueji naa indim oltung'ani atotona aanyu pee kibarni, naa kisidai ina environment nitii oleng. Naa ore ntokitin naaitumia pee kibarn, naa kisafii mikincho mitum imoyiaritin naa indim oltung'ani anoto te lukunya ashuu too irpapit linono. Ore sii enkae toki ore sii file nikirorie, ekirorie te eeshima nimikirorie esaa nimeyieu niro neeku keeta kunatokitin naaji customer services pee eenikino iltung'ana olabarnani obo.

Ore embaye nabo nataasa sirkali tenkarake ena seriani endaa tenkop naa kegira aun endaa sapuk oleng metaa ore nkuapi naatum oshi enchan arashu natii nemetii olameyu naa keunisho serkali oleng peetum uh aisaidia kenya teneeku keetae entoki naijio olameyu arashu tenaa keetae enkae disaster arashu tenaa keewuo enchan nesha oleng neku kegira uh aaya nena baye kegira aas nena baye metaa ore enkolong nataa keetae shida arashu disaster naa keeta kenya endaa ore enkae toki naa kinyang'u sii sirkali idaiki te tekulo tung'anak duo le logira airemisho metaa kinyang'u endaa enye nakira airem nepiki naa ewueji sidai metaa ore enkolong netaa keewuo disasater naa kidim sirakali atimira ina daa nemirr te bei nalelek arashu neaku keidim iltung'anak pookin anotito ina daa metaa megira ayau endaa tonkuapi eboo negolu endaa neku mee meidim iltung'anak ae ae afoda duo ina daa.

Kadamu keya nadamu kuna stories amu kesidain oleng ore apa ore luanda magere na kibgua ena community arashu enkabila nabo tekenya naji luo ashu dholuo peple aa naa ore apa ilo luanda magere na oltungani apaloarisho oleng ore apa mpapa lenye kearisho tekuna tokitin naji wars ashu tekuna tokitin as kisaidia apa oleng na ore apa entoki nayioloi teletungani oji luanda na keji apa ore osesen lenye kegol anaa osoiit amu ore apa osesen lenye na keyioloi ajo kegol anaa osoit enaa soitok entoki nabo apa najokini nkera ajo ketaa apa ninye nguvu ele apa oji luanda magere

Ore esaa nailepa en'daa oonkukui tiatua duo osokoni amu keya oshi naa kegolu ina daa oonkukui nena daiki oonkukui oleng' Naa ore inkulie tokiting nikintotiyie naa ore oshi kuna pukai niyierishore katejo anaa sukuma in'dim aa ore idung' sukuma arashu idung' entoki naijo Cabbage nimingang'aa nenakulie wuejitim nimintumia tiatua en'daa nipik ake kando metaa ipik orbokis tenaa korbikis arashu olkunuyia niyaki naa inkukui inonok amu Kenya nena nena bakisho oshi naatii oosukumani ashu ookapish Ata kuna tokiting kulie naijo ilnyanyai arashu ilmatunda enaa keya nanya sii ilmatunda specific matejo tenaa itum ilnyanya nitudungo olanyanyai nimbakisha na aiyaki inkukui inonok amu kepuo ake siininje aanya esaa nimiata endaa arashu esaa nailepa en'daa oonkukui tesokoni

Kitodolu orpastai ajo ore iltung'anak lenyanak le kanisa arashu nkera e kanisa olashirikani lenyanak le kanisa, na kenyor oleng, na kedamu, tiatua esaa naata enyamali, tiatua esaa nagira nkera enyanak amoyiaa arashu tenaa keeta duo usaidizi yoyote nayieu. Na kitodolu ajo kijalie orpastai arashu kenyor orpastai ina murua enye oleng, nenyor si nkera oltung'anak lenyanak. Arashu iltung'anak loi shiriki ina kanisa enye.

Ishooyie orburabul le ICT arashuu ministry e ICT ntokitin naaji laptop naa ore kuna laptop te nkisuma naa mekuna sapuki oshi naaitumia kulo tung'ana botorok etii siaaitin enye ishooyie serkali laptop kutiti naaidim nkera aaitumia, naa keji study laptop naagirai aaitumia naa meeidim enkerai ashomo enkae wueji neme enkisuma ake, neeku ore nkera pooki naatii sukuul naa kishori kuna laptops metaa isumare ake nias homework naakeeta mpishai netaa sii wordings ashuu ntokitin naigerokino tinewueji metaa kidim enkerai atanapa ang nelo aisumare neeku kidim aisumayu bila natii emwalimui.